Keshia nieta oltung'ani olkitarri nikiutaa endaa ninya naa ketum naa ltung'ani duputo sapuk, tang'araki kore nia nkaata nimitooki enyaa ndaaki nimereet sesen ndaaki naake naata duputo te sesen apeny' enyaa ltung'ana.

Kore nyamali natumi tenkata naata biotisho batisho too irpurkeli naa eng`olikinoto e ntumoto esipitali. Naa kogol aitoki ntumoto e aggari oshi naa napikieki iltamuoyia.

Kore nkoitoi naidimu atusuj peyie eponari biotisho temurua, naa teneishoru naa sirkali ilang'eni le biotisho, laijo ilkitarrini, meotu naa ninche aitamok iltung'ana lomon le biotisho.

Kore neikoni ltung'anak teneteng'eni te murrua eirasaa erishata naatae inkolikinot eton eanyitai eng'ari e iltamoyiak, naa teneteng'ene ltung'ana lomon le ntoki naji fiirst aid pootum naake aitasara lo tamoyiak nia ntoki naji first aid ewuen naa enyitai eng'ari.

kesapuk retoto natumi temurua tenkata natai batisho kake keyaa naa rishata nadoo tenkaraki keng'as naa ngarin apuoo olang'eni sii lebiotisho eing'uaa enelakua amu ilpurkeli naa kimanya yiook

Kore pee meeta sipitalini kutitik tenkumoi enkoitoi nasarunyieki enkishui enkata ebatisho naa tang'araki kore ninche era kumook nemeeta ninche mashinini tenaa sii laanyenie arashu wataalamu le biutisho odiim nesaruu nkishui e iltung'ani te ng'ataa neetai batisho.

Eeh kaata eng'eno niboorie imoyiarritin naalokunye, naa kenere naata tang'araki kore moyiarritin naalokunye naa kera ninchee toorok naaku naa kenere naake ltung'ani nia eng'eno.

Kore neiko llang'eni le biotisho teneipum ltung'anak emuoyian ebiitia, naa kelo naa ltung'ani sipitali, neitaini kiti sarge tolkumojino, nepiki mashini neitokini aitong'aki likai dawa katitin are neanyuni tenkiti kata kore peosh lainini waare neaku naa keata, kake peosh laini obo neaku naa meata ilo tung'ani ina moyian ebiitia.

Eeh no dupoto nkiteng'ena emoyia e biitia eton etepimi iltung'ani tang'araki kereteen naa ltung'ani nkosheke meetayielo ajo aji aiko tanaalo naa awuen ona moyian tanaa kaata, naa kaji si aiko tanaalo naa awuen tanaaku maata arishe koon.

Kore nkotoi sidaan nasuji peyie etum pooki ng'ai enet naaibooyo ltikana naa toneloo sirikali ayau neeti, neishooyo neeti e peeshou te kilaa aang'. Meeta meetai enkaang' nimetii neeti noboo naa iltung'ana aibooyo nia moyian oltikana.

Ekelelek tumooto e netii to nkopang, naa tang'araki keishoo naa sirikali enkituak naipoo aishoo te sipitali neeti tenopoo naa ishoo tenia sipitali pootum aituipore ninchee o nkerra enye.

Kore ebae nenaree najuruni oleng pee opoi aponaa biotisho te murrua naa tumutoo e lkiek te sipitalini teneboo sii o ndaakini ainos lorere pee emopoo naake ainos ndaaki nimeeta biotisho.

Ee kanyorra ajo ore enkiteng'ena naipirta emoyian esukari naa enedupoto tenkaraki neenyu ena moyian aaku sapuk tiatua olorere neekunnaa kenare netum iltung'anak pookin enkiteng'ena naipirta ina moyian peepuo naa aaduaya biotisho enye.

Kore peyie megirae aabakie ltamoyiak empala e SHA, naa tang'araki nepoo iltung'ana sipitalini najokini emees siai empalai e SHA amu kejo naa nkampuni e SHA enkaata pooki meeta ninchee mpisai naalake naa biotisho e nelo itung'ana o baakitai.

E insurance e sipitali kaikashie nanu alang SHA naa teng'arake kore naa insurance e sipitali nemikiponu ninchee arinyu te sipitali ajoki meetii mpisai kibaaki ake. Kaki kore SHA ketii ng'ataa najokini iltung'anak meeti mpisai neeku meebaki entai.

Kore niiko peyie atum empalai e SHA, naa tinibaki esipitali nioo enkwaapi sii nairejistayeki iltung'ana. Nikutumii naa airejista ninchooyo si namba e nkipande enoo o ng'oji niasie siai tinieta siai nilaak naa nenia mpesai naalaki peyie etum empalai e biima e SHA.

Kore ninko piitum embaare emakewon te sipitali olopeny anaa Madison, naa tiniloo naa nieta empalai e bima e sipitali nikutumi naa aitabaak na kaki kore sii tinimieta nieta mpesai nikibaaki naa nilaak te mpesai o lbeene lilo.

Maata nanu mpalai natumie biotisho, kake kore ninko oltung'ani tinitum, naa tinilo naa nkampunini naishooyo bima, nikupuoi naa airejista nikinchori ina palai e bima.

Eeh keetai ereteto e sipitali natum iltamoyiak leemeta nkidimata te kauntii e samburu, naa kore shi neikununo ekaunti naishoo iltung'ana alaaki bima naake poo otum iltung'ana ashom sipitalini alaike enya bima natalaaka ninchee ekaunti.

Kore neiko sipitalini peyie eret lltamoyiak pee etum reteto elaata oomoyiarritin naagol ebaare anaa kansa, naa keliki ninchee ajoki meishomo airejista aate te nkampunini e bima neishee alaak bima pootum naa bima atalaaki ninchee abaare enenia moyarratin.

Kadol nanu ajo kenere pii neishoo sirkali enkerra esilaan newueni etii sukuul enkiteng'ena naipirrita enutai tang'araki ninchee naa dei eata taata naata kotuum nutai oleng, naa kenere naa duake nopoi areeten ninchee metoyoolo nkotoo naibooye enutai.

Kore neiko iltung'anak te murrua ang tenetum lng'anayio leishoi, naa tonopo ninchee aiyolou ajo nkooto sidaan naapoyeki naa tenia baye e ishoi, atua aipanga usasi. Naa kore sii nyamali sapuk naa etumiito ntoiwe epirita enya bayi naa nkaaraki naa meikoree etumoie siku hizi e sipitali tanga'araki ana naa naaku meaas ilmutandao le SHA esiai.

Kore neikuni teneitayuni olng'ash oipirta ilng'anayio leishoi naa tenepuoi naa aiteng'en iltung'anak meteyiolo ajo netipat naa nemaana kulo ng'anayio leishoi tooltung'anak pooki.

Kore neikuni teneiteng'eni ntomonok inchere nedupoto teneitanak inkera ometabaki lapaitin ile, naa tenepuoi naa apik ninche seminani tongang'itie, tonkanisani, tenaa sii abaki tosipitalini, emeteyiolo olng'anayio ootum inkera tenaa paida naatum nkerai naitanaaki lapaitin ile.

Kore enkotoi sidai naibuiyoki damunot torrok naa teneishori lkijanani tenaa sii nkulee iltung'anak pooki esiatin oas amu kore iltung'ani oata siai asiita naa metuum naa ninye enyakata natoon afikiriaye tanaa adamunye nenia baya torrok.

Kore ninko tiniapare inyamalitin naa tiniimpoot naa ilmarie mukuotu aretuu o ilchoereta tenebo sii o tining'enu naa amu kore taa enyamalitin naa ejo doo ne biotisho nemee ntoki natoon iltung'ani ang'irakino lonoo na sipitali aloo naa ang'amu baare.

Kore entoki nayau emooto eokoto olkiek oitemerisho, naa lchoreta torook opoo aitodol kulikai ajoki kesidaan kuna ntokitin naji olkiek oitemerisho. Kaki kore isipitalini emurrua ang kuna sapukin naijo refarol keeta naa ninchee eng'oji neitomoye lelo ntamoyaak lo ilkiek oitamerisho.

Kore nkoitoi sidaan naidimi atusuuj tene teng'ene iltung'ana biotisho e damunot, naa tenegaasini apiik enya ntoki atua nkisoma. Petaa keisomi nkerra ewuen era nkuititi loomon le biotisho edamunot to suukulini.

Kore pee iteng'ene nenia suukulini biutisho o damunot, nebuluu naa nkerra era nkutiti eiyelo aiboi moyaritin o damunot. Nebuluu si nkerra eiyelo ajo keeta nenia moyaan neiyelou sii enkoitoi nasuuj poo opo naa aiyaa baare e moyaan e damunot.

Katooko olchani oji oldaampoi naa tang'araki apaa naninkitoo ajo kaanyalaa nkoshoke. Nadiing' ako kesidai oleng amu koloo naa ninye aishuunye nia osheeke nanyalnyaala.

Kore neikoni tenerip koon momoyian e COVID-19 naa tiniituk nkaiki to sabuni niitumia si olchani o tukeki nkaiki o shorua apa sirkali oji sanitizer.

Kore nyamalitin negira biotisho aimaa te murrua ang, naa nekuuni ilkitarini likieta netii nkaata sii naa iloo sipitali nekijokini metii oldewai tana naa lolo ilkiek o bakiki iltung'anak.

Kore imoyianitin torrok temurua ang' yiolot naa naijo pressure, emoyian esukari, maleria tena sii nkirowuaj tenebo omoyian elukunya.